Ne amoko mach ekendo maoko. Bang'e ne akawo sufuria mayie ekendo kasto apimo pi moromo. Bang'e ne achualo mach sa kasa kang'iyo kabende pignio osee yienyo mondo achak tedo kuon bang' kane aseporo mogo ewiye. Ne an pi ochako walo, to akawo mogo mang'eny to aolo e sufuria. Kasto achako dwale mos mos kamedo mogono ma mogo nodhi obedo mang'eny ma koro kuon okorore. Ne atemo matek mondo anyal riwo iye to kata kamano ne ok anyal riwo iye eyo mayot nikech ne an gi chandruok mar dwale. Ne akawo pi moro mane odong' oko mondo ariwe godo. To bang'e ne achwako mach motegno mondo kik ochieg manumu, to kata kamano ne achwe agolo kuon. To kuon ne ok oriwore maber kendo mach ne ok orome. Eseche mane agole, ne ayudo wang' mar lwedo kowuok e sufuria. Mano ne ochanda ahinya kane atero

Pidho yien en gima duong' ahinya e aluorawa nikech okonyo e ber piny, kendo ochung' ne ngima mar dhano kod lee. Yien chiwo muya maler kuom yueyo, muya mar carbondioxide kendo golo muya mar oxygen. Bende gikonyo e geng'o ng'anjo mar lowo ahinya ahinya eseche ma koth mang'eny chwe kendo orito kuonde ma pi chokoree kuom ber bero koth chwe kod rito ler mar pi mantiere piny. .Bende yien miyowa tipo, olemo, yien mag mach kendo kata kamano mag thieth. Giloso kama winy kod winy modakie eiye magin gik madongo ahinya eloso lum. Pidho yien bedo bende konyo ekod lokruok mag kor luasi kuom duoko piny pek makelo liet mar piny. Kuom ogandawa pidho yien kelo ber, kwe kod rito ngima kuom kinde malach. En yo mar rito piny kendo keto kinde

Kit gik ma itiyogo kaka gunia motegno, machalo kaka mar cham, kata mchele. Lowo ma oriw gi compost kata lum, kidi matindo kata kidi madongo, pi, pala kata makas. Pong' diere gi kite mokuongo ket ng'injo matin mar kite ediere mar oguniano. Gige kony mondo ing'adi. Ka ipong'o ng'injono gi lowo. Dhi nyime medo kite ediere eng'injono. Med lowo maoriw ealuora mar kite, med lowono ma oriw gi lum, kata compost. Pong' ng'e matin matin kendo idiye mos mondo obed motegno to ok obed motegno ahinya. Tim buche mag pidho, ti kod pala mar ng'ado buche matindo ebath oguniano. Bende inyalo pidho ewi ng'injono. Ket maromo sentimita apar nyaka apar gabich ekind buchego. Pidhi alode mari eyo

Ealuorawa rito diel en gima pile ekind udi mang'eny. Thoth ji rito diel mag aluora nikech gigo motegno kende ginyalo dak echal maricho. Kata kamano moko osechako pidho diek mabeyo kaka tojenbag kod boo mar yudo chak gi ring'o maber. Kinde mang'eny diende iketo eute mayot, ma. olosi gi yien kata gi chuma. E odiechieng' oyie negi mondo gicham lum, yien madongo, kod yien moseti. Kendo jopur moko medogi chiemo gi lum mar ogada kata lum ma ichamo kod lum manigi chumbi. Pi maler en gima ber kinde duto. Kendo ng'adogi pile kapile, thieth ma itiyo gi yien konyogi mondo gibed gi ngima maber. Watiyo ahinya gi tudruok ma ng'ato nyalo yudo kuom nyuolo nyithindo. Kendo diel ng'enyne ng'ato ng'iyoga nikech ring'o, chak, lum kod yudo omuom. Kata obedo ni waromo gi chandruok mopogore opogore

Ruakruok mar ng'ut ng'ato. Ma en mar oganda kendo ma kinde mang'eny itiyo go ekinde makende kaka kuom ji mamiyo luor. Jomoko ne oruako ogudu ma oumo wiyegi. Jomoko ne oting'o oboke mag wuotho mar kit oganda, rang'iny kata siro, tudruok ekind oganda, konyruok kendo mosruok nyiso kwe, owete kod winjruok. Wacho mos kaka asala maleku, kuonde obed kodi, kwe obed kodu. Wuotho kanyachiel e grup dhi kaata wuok e kambi mar lamo kaka muskiti. Tich mag dini, chungo e laini, ikruok kata timo lemo. Mako lwedo kata keto lwedo ekor kata e ich en achiel kuom yore mag lamo. Kuoro piny kod ruakruok piny, timo gik moko ekinde mar lamo, winjo kata dhi e lendo ahinya ahinya e odiechienge mag tich abich kod juma pil.

Boma ma oger maber, man gi yore mayom kendo man gi nyamburko mawuotho nyiso dongruok kod ler. Kaka mutoka wuotho kendo bedo gi udi ma olos maber, nyiso ni nitie dongruok kendo nigingima mar pile ka pile, nitie gik ma ng'ato timo. Nyaka bed ni ji timo tich, ohala kata somo kendo aluora winjo ka ngima kod kelo ber. Yore maler, gik ma itiyogo ekindegi kod gari ma ng'ato nyalo ng'ado, maok ong'iyo. Nyiso ni nitiere telo maber, chenro maber kod tiyo neji duto. Oloso tipo mar oganda man gi chemnro kendo man gi neno nyime kaka tije kata tero gik moko. Tudruok kod ohala tiyo maber. Taon makamano miyo ng'ato nyalo paro ni nyalo bedo ni nitie gimoro kendo dongo obedo ranyisi mar gino manyalo yudore kokalo kuom riwuok, tich matek kod neno. Gimane otimoreno nyiso geno mantie kuonde mamoko mapod dhi nyime kama igerono kendo miyo dhano tiyo matek pile kapile